Ore naji te maoni ai na kadolita anaa keitegemea anaa emurua nitii amu kepashaa naa nkaitubulini naitubuluni tomuraishi napashari ,neaku kitegemea ajo kaa murua imanya.